Gino mabiro e pacha ka aneno pichani en nyieno, mamano mochungne doho maduong e piny Kenya, Justice Koome jang'ad bura maduong ma piny Kenya, Koome, ogolne arita kwee mare. Mae nya bedo weche mag siasa kata weche mamoko machalo kaka kane ogoyo migao mare mochung ne arita kwee kendo nikech migao aila ni ema oori ema ochung ne jogo marito jotelo kaka en, chalma negi bedo gi gi kedo moro amora ema omiyo jogo ne ogolo ne arita kwee mare. Mama ni eki ema ochungne doho maduong mar piny Kenya. Kendo piny kacha wachak waneno ni sikunde mangeny ,sikunde mangeny kendo koro onge gi pesa manyalo tayo chenro margi mondo odhi mbele makare. Maendi en koluore kod gaset mar the Daily Nation kendo kacha wachak waneno

Tijni nikoda nengo e aluorano e yore ma opogore opogore. Mae tich magengo' nga'do kanyo mar nyuol mar jogo ma miyo matindo. Tijni nikoda nengo' nikech otemo goyo timbego macho masani kendo oseyudni kelo hinyruok ne jogo ma miyo matindo kinga'do kanyo margi markonyruok gini nikoda nengo e aluora mar rahiya, tijni konyo mange'ny e duoko piny mikelo kod tim ahilagi mar nge'to mokopuodhi gi gi mokopuodhi gi piny owacho ma Kenya tijni konyo kabisa duoko chien tho kendo duoko chien timbe ailagi maduoko piny maduoko piny kendo miyo jogo ma miyo miyo jogo ma miyo bedo koda paro mange'ny tok timnegi tim ailani

Tijni, ma en tich mar oro pesa, yudo pesa, timo chudo kata ng'iyo ni idong' koda pesa adi. Tijni ka anyalo puonjo ng'ato en ni, mokuongo ka odwa oro pesa to nyaka o hakikisha, ong'i ni nyingno mo ma onego oyud pesa chalre gi nyingno ma obiro ne e simbe kendo onego ochak ong'i ni ng'ano ma oorone pesa to be odonjo adier e simbe. Onyalo ngiyo ma ka orango pesa ne ma odong kae kendo kae tijni nyalo puonjo ngato ni onego ng'i ka odwa chudo onego ongi namba ma odwa chulo e pesa no kata till ma odwa chule e pesa no ka o confirm ma ochak ongi kendo ma onge ni en mar adieri kendo ma okoso ma ok owito pesa mare ma onego oti godo e timo ohala mano.

Kaendi en osiptal kendo dhano yudo thieth kendo kae e chalo ni en kanyo miyude thieth mokwongo kata thieth mar madwani onego otim ma piyopiyo. Nitiere jatuo ka ma yudo thieth kendo biro kendo obiro kendo aneno ka ing'io ne kaka remo ringo kendo ng'ano mobet kanyo kendo ng'ie, dakteche moko bende obet gi kono. Kaendi en kanyo ma jii yudo thieth ma piyopiyo kata thieth mokwongo ka pok otergi kanyo ma ginyalo ninde kanyo mar mar mar yudo thieth kendo kata kapok gitergi kanyo mar bero kaponi gin jotuo go madwaro bero. Kaendi ka ng'ato osetiek kode ka, onyalo kete inyalo kete kanyo moyude thieth mondo onindie, kata inyalo duoke dala mondo obiga koyudo thieth to odok dala. Kaendi ,kaendi thieth mopogore opogore ka thieth mar wang', kaka thieth mar mar lak ne kinyalo muki kata thieth mar jogo manigi tuoche mopogore opogore.

Gino matimore kaendi, eni mae en, en kaka kaka nga kaka jalno tiyo osetiyo kada pesane e dweche auchiel mosekatho kendo koluwore gi pichani eki ngano osetiyo kodi madhi alufu mia ang'wen prabiriyo ga ariyo mia ang'wen gochiko dot achiel gauchiel e pesa ma nga'no osetiyo godo e weche mamoko mopogore opogore en pesano malawo malawo alufu mia angwen prauchiel gabich, mia adek praboro gabirio ,nukta miadek nukta adek abich mano ochungne asilimia prochiko gochiko kendo pesano kosetiyo godo, ne osiepe kod anyuola en siling alufu auchiel e aboro ga bich kendo pesano mosetiyo godo e chudo mag gigo makonye kendo yudo kony mopogore opogore en mano malau shilingi mia ariyo gi auchiel

Gino matimore kae en ni gari no ma nyasani, gari maduong' ahinya, ochung' e bath ndara, ochung' kendo chal ni jogo manie iye, dwa yudo konyruok matin ka pok gidhi mbele kod wuodhno. Gari ni ka ochung' kendo light ne, taya ne maduong' man mbele koda mani malo oyao, dhode bende oyau. Kioo ne chal maneilwoko, kendo bet kolil matin. Gari ni inchung' e bath andaya, bath ndara, majogo mane dhie wuoth, chal ni ochung' neno lee, kata kochung' timo shughuli moro, kata ochung'dwa go simu, kata ochung ni gi dwa dhi yudo konyruok matin. Gari ni eki, en gari manyien, kendo en gari mar Toyota. Kendo en gari midendoni, manya ringo gi tiende ang'wen, en gari no maduong', kendo gari no ma beche ni malo kabisa, kendo bei no mamalo. Kendo en gari no matiyo kod petrol e yore mangény. Kendo picha mar gari ni nogo si simu no mar samsung galaxy, pichano nogo si simu no mar samsung galaxy, ka igoyo godo gari ni maduong' ahinya.

Maendi en tich mar thieth kendo tijni en marno makoro jagono ng'iyo, ng'iyo kaka remo ringo kaka remo gwecho mar jatuo ming'iyoni eki .Maendi tijni ber, mar tijni en ni okonyo ji, okonyo jogo matuo okonyo jogo matuo ng'eyo chal margi mag del kendo ng'eyo kaka remo gwecho kendo ng'eyo tuoche ma ginyalo bedo godo. Tijni kendo konyo nimar okonyo jogo matuo mondo oyud thieth eyoo makare, oyud yedhe makare, kendo yud gigo makonyogi mondo gibed gi lokruok edendgi kata gibed gi lokruok e ngimagi. Tijni en tich maber kendo okonyo loso goganda bende mondo ging'i yore mag rito del makare kata rito ngima eyoo makare kabisa.

Gigo duto man gi nengo kae gin gigo kaka, kaka lee mar simba. simba ni chalma omodho pii kendo gin kod nengo nikech jogo ma owuok e pinje ma oko nyalo chopo kendo ma ng'igi. epiny mar Kenya kae. To biro dhi ng'iyogi keto chudo. Kendo chudo ni konyo Kenya piny mar Kenya e yudo, pesa mar oshuru ma nyalo konye e weche mag dongruok kendo konye eweche mag chulo omenda ne mshahara ne jotich sirkal. Kendo e pichani weche man gi nengo kae, en nitiere gino miluongoni zebra kendo ochung' kong'iyo pichano. Gi ng'a kendo mangi nengo? Wan gi jogo ma nyo obiro neno lee epiny kenya kende. gin jogo moae dhoo wagunda kendo gin nitiere garino maduong' miringo godo e kanyo mi nene lee. Jogi eki tok neno lee gi ,gibiro golo pesa kendo gi biro timo chudo. Kendo chudo ni eki, konyo piny Kenya timo dongruok, kendo konyo piny Kenya e yore mopogore opogore.